Oloing'ang'e. Ketii iltung'anak tiatua ele osho le Kenya, ooing'or imbaa oloing'ang'e enaa enkijape, olari, enkolong' o kulie baa kumok. Ore kulo tung'anak naa keret iltung'anak lolosho le Kenya pee eyiolou erishata pee eun imukuntani enye, amu etataanua enchan. Keret sii iltung'anak pee eyiolou netaa kelotu olameyiu pee meun imukuntani enye, neiteru aashum endaa. Keret sii iltung'anak pee eyiolou intokin naapuoito dukuya toloing'ang'e eloosho le Kenya

Esile. Kitanyamal esile biashara, amu kenare nelak oltung'ani le biashara esile, petumoki atushuma iropiyiani ebiashara, ah savings tenkutuk olashumpa. Ore si enkae bae naitanyamal biashara, naa elaata oropiyiani oltung'anak lesiai, tenebo elaata enkaji, ah rent. Ore temusho olapa, naa kenare nelaki iltung'anak oosisho tenkampuni, enaa tebiashara, nenare si nilak enkaji. Kitanyamal kuna baa iropiyiani ebiashara.

Enkibooroto oo moyiaritin orbuketa. Keiteng'en serkali iltung'anak eniko pee ibooyo imoyiaritin naapaashipaasha enaa corona, ebola oltikana, o kulie moyiaritin ake kumok tenelo nepuku tolosho le Kenya. Kiteng'en serkali iltung'anak eniko piibooyo kuna moyiaritin, eimu isipitalini naapaashipaasha naatii atua olosho le Kenya, egirai aitumia ildakitarini o kulie aisiayiak le serkali.

Kilepunye osotua tenebo naboisho tiatua emurua. Ore pee etumo itung'anak tosokoni, neirorokino netoni tenebo tosotua. Aisidai sii amuu kilepunye uchumi olosho, neilepunye enkishui ekulie tung'anak. Keitutum sii ilainyang'ak o lamirak loontokitin naapaashipaasha tiatua osokoni.

Keret iltung'anak ooyiolo imbaa naapaashipaasha enaa imoyiaritin orkuru oidim nitanyamal imukundani enye. Keret sii iltung'anak piilepunyie maisha enye aaku ore peemirr nena daiki naing'uaa ilchambai lenye netum iropiyiani, keret sii olosho amu kilepunyie uchumi olosho le Kenya.

Kebare nelo oltung'ani sukuul, nisumare esiai e information technology ,tenkutuk olashumpa, peyiolou ataasa enasiai. Ekintamoki tesukuul eninko pintumia softwares napashipasha, natii atua computer, pias enasiai.

Etareto iltung'anak pee etum huduma number tenebo sii okadii e huduma, ore kuna kadii o namba e huduma naa kiidim oltung'ani aitumia enaa enkipande tenelo miata enkipande.

Kenare nelo oltung'ani sukuul, neisomea esiai enturore, aa agriculture. Ekintamoki tesukuul eninko pee intubulu mbegu egirai aitumia medias naapaashipaasha. Aa ore media, aa ore media naa entoki niindim aitumia ingira aitubulu mbegu ometaa neeku enetipat. Ore kuna medias kebaiki neaku enkulukuoni, enaa inkulie tokitin ake nemenkulukuoni enaa saw dust. Ore saw dust naa enterit esukuta, naa iindim sii aitumia aitubulu mbegu

Kenare pee iyolou eninko tenipik olgenereta tenebo o solar tolchamba lino. Kenare sii niyolou eninko pee iun endaa te mukunda ino. Kenare sii niyolou eninko pee itur irmutaroni oim enkare pee menap ake enkare endaa nituuno te mukunda.

Siku kuu aa enkolong' e chrismass, enkolong' sidai ena nadamunyieki einoto e Yesu Kristo ekerai Enkai. Enkolong' etipat ena toolairukok le Kristo amu kepuo kanisa neshipakino einoto enye aa ninye oeue enkop asaru iyiook, aitung'uaa iyiook ing'ok, kinyiang'uni endaa tenebo sudai onkulie tokitin kumok aashipakino ina olong'.

siasa, ore tolosho le Kenya naake ewoshi enkukuo baada olarin imiet aagelu ilarikok ng'ejuko. Kegeluni larikok oidim atorikoi olosho neas sii maendeleo, kegelo iltung'anak olarikoni oyieu a te woshoto e nkukuo.

Keretisho te esiai erripore arashu te esiai eseriani oltung'anak. Ore kuna camera e CCTV naa keretisho amu tenelo neesa embaye te ewueji neje netii kuna camerani e CCTV naa kidimi aitayu ning'ore tenaa kidimi atodua ajo kang'ae nataasa ina baye neyayieki eroruata e sheria.

Etiiki entumo te bunge olosho, ore bunge naa ewueji natumore ilarikok a irbung'ei oogeluno nitobir sheria tenebo, neimaki intokitin naipirta olosho le Kenya, tenebo sii changamoto nagira iltung'anak le losho le Kenya aimaa. Keimaki sii imbaa nanare nees sirkali olosho o mbaa nemenare peas piilepunyeki uchumi o sii tenebo eneiko pee emany iltung'anak tele osho le Kenya.

Keidim ilaturok atun endaa ata terishata olameyu. Amu keisho endaa enkare eimu ena oitoi. Keidim si ena oitoi ataponai esiana endaa nakesuni temukunta. Kibooyo si enabae ebulunoto enyaru temukunta. Enetipat si amu keibooyo imoyiaritin tenebo oikuru oidim atarasaki endaa temukunta.

Ekintamoki eninko pintumia imashinini napashipasha, tenkiremore. Ekintamoki si enikuni tenelepishoi, osii endaa nanare nincho enkiteng',pe etumoki aitadau kule.

Endungoto entimnmee esidai ena baye amuu ore pee edung'i entim nelelek eimin elari teina murua, ore entim naa keretu emurua te siaai olari amuu keyeru olari, ore sii peedung'i irkeek nelelek eidurr ng'wesi naamanya ina tiim amuu etudung'oki arashu einyalaki manyisho enyee. Elelek sii inyalaa inkijepe oliang'ang'e eina murua natudung'oki entiim, ore irkeek le intim na keeret emurua te siaai enkitobirata enkijape olaing'ang'e.

Kenare nelo oltung'ani sukuul esiai o nkaek a polytechnic te nkutuk olashumba. Kore peelo oltung'ani polytechnic, naa kitamoki enikuni peasi ena siai enkitukore o ng'arin o nkulie siatin kumok naidim oltung'ani ataasa too nkaek enyenak.